Yon miten kemeut kobetos tuguk en mbar, kou ngunon ngemin ngwek cheu sukuma ko en kemeut kolanye beinywan barak komatot irogendoen ak yon roboni nebo oeng kemeut kora kobose tuguk yon roboni kochang rurutik kou ngwek lakini en kemut yon lole aista konam kobosok tuguchuto.

Kogotiet ab chito ne kokoet kewolu kiwolunen tekisto, tolosiet ak muitaet. Kora kewolu kou ole kakitebta amakiwogu, ngeteb komie iwolu komie ak iwolu mutyo, ago kora ingokatin chito neo iwolu ago en oret ne noton. kitesto ng'alek cheu ot okwek. Kou ingele iyomunee ile oamunee ak okwek. O kiwolu kora kagoiet ab chito ne kagoet en oret ne noton mokichokin kou en ng'alek chubo kasari iwolu kityo en oret ne noton.